Idhi e rombego eko mag tiegruok. Maloso e wi weche mag rito ngima. Kata bedo kod puonj mopogore opogore momakore kod wechogo eko mag rito ngima.